Mi chito nechope mutaroit nebune beek amun kakonyii beek eng imbarenyin.

Abwotii aribe negoo ako kimon koroisii amun, kingetee, kiribee kinegii beek. Kasit neui nia nitok

ki netesetai ni ko ageere minset ap tugukcheu matundek akageere kora minset ap ngwek che chootok ko sukuma

Kiit ne tesetai eng kokwenyon akobo boisioni, ko netai, ketuitos paipushek kobwa imbaar lemiten le kakimiin ingwek akenam any kepisto beek eng paipushek choto.

Ngomnotet ne tai ko ipai tuga komnye, nebo aeng, amakchinikei kokono chego, nebo somok ko rapishek amun yon kaalde chego kokonon rapishek, koyon kaalde tuga kokonon rapishek alakini koui kepae tugchuton.

Ne tai, anami ak aporchi ole kitemdoi imbaaret, nebo aeng, aneet ole kindeitoi tuguuk chuto eng imbaar, nebo somok, ko olekisembertoito tatuun koruuryo kounito.

Kerenyun akobo koroi ko koroi ko anyiny nea, ako kiminei eng imbaaronik ako alak kenyor eng osinosiek.

Atindonik che kiakas akobo bandek ko kikipele eng keny ako kikichope maiyek eng keny, kikeny nea.